Ore taa ena naa watermelon ore kulo tokitin ooji watermelon namaata duo engeno saapuk ooleng amu itu akata kiirem te kop ang hoo naa kidolita loreren egira ainyangu ilchambai tena kop ang negira aayau ena ngeno neaku eton itu kitum ena ngeno te guton e watermelon.

Ee tenajo taa aing'or ena pisha naa kajo ore kulo naa irmashung'wa ashu iloshi sweet machung'wa seedless, naa kajo tenajo aing'or oleng' arashu tenajo alimu enaa enatoduo to osokoni, eeta kulo matunda bei, eeta kulo matunda bei naleng'. Neeku tenajo aing'oru eng'eno naim naipirta ena baye naa eeta kulo tokitin bei.

Ore taa etoki naitiship tena bae aashu tena kiremore ormananasi naakeeta mananasi mananasi bei nitoki aku sidai oleng te biotisho oltung'ani eeta madini naisho oltung'ani neaku sidai ena kiremore ormananasi.

Eeh kajo taa nanu ore etoki naitishipisho tena siai ashu tena bae ekiremoto ee dimu, naa eeta si ninye dimu ee esajata najing to osesen ashu ibaa naitibu too sesen, pooki hasua adol ajo ore ekata naata iltungana oloirobi neyiarakini ndimu, neaku ee adol ajo kitishipisho si ninye amu, ormatundai neata naa si ninye esiai enye eeh tiatu na osesen loltungani.

Eeeeh ore taadoi enikunaki oltung'ani te ninya ena pukai amu aina oo puka kuna, naa aa keyieri ake si ninche anaa kuna kulie najio sukuma oashu spinach ashu cabbage eeeeh kedung'udung'i ake into small pieces ashu enaa kunyikunyi ana duoke eniko oltung'ani tenidung' cabbage ashu sukuma neyieri naa na kemelok oleng'. Kemelok oleng' naa keeta di ninye madini sidan tiatua osesen. ....................................

Enetipat taa ena bae ooleng tenias oltungani ekiremoto oe apples amu ore ninye apples naa idim atimira, nitum ropiyiani niasishore aasie siatin ormarei lino. Ore si ai naa eh ore apples naa eeta madini sidan to sesen amu eikiponiki ninye osarge neaku sidai ekiremore e apples ooleng.

Ore taa ormarenke latoningo kuhusu enkiremore e strawberries , naa keta strawberries bei oleng enaa enatoningo . Ore si ae toki ore enkiremore e strawberry naa eeta strawberry juice sidai oleng naa kegol taa doi tenilo ainyiangu tolduka ina juice enye eeta bei naleng .Niaku kisidai enkiremore e strawberries naleng.

Aah ore taa ntokitin naidik aitakwenia nkera te saa ekiguran naa enarikino ninye niata ntokitin naiguranie nkera, tenaa kesia e bounce and castel .nenarikino niata neno tokitin pooki nena vifaa naitumia nkera. Amu kitiship nkera neitakweni, netum nkera emuruna enaduo kiguran naagira aiguran.

Aa ore taa siatin naara esiana naaidim naa kelelek idol iltung'ana yasita too taonini naaboreki, naa ore ninye ene dukuya naa kang'as ninye biashara aitutum iltung'ana, amu. Ore ene dukuya ore ilamirak loo tokitin ash kilani aah irmatunda aa edaa ashu hawkers loo nkilani naa idol ipang'a lainini pee etumoki iltung'ana oimita nkoitoi atodol naduo tokitin naamirta ninche. aah nabo taa ina eeh nidol si iltung'ana esoto inosita lomon amu meduai naadoi, aa ore ene eniare eneuni naaidol sii iltung'ana egira taata eeeeh aas etoki naji sales and marketing aitoduuya ntokitin enye neyau olikae tung'ani etoki ng'ejuk nemeeta irkulikae tung'anak, neaku idim tokitin te town ninepu sii ilaasak le siai larewak loo garin loo matatuni ee ore si enkae na itum nitum tokitin pooki te town niyieu eeh naa inepu iltung'ana aah ore iltung'ana ooponu town naa ekinyang'a eponu kulie tokitin najio nena.

Eh embae taa ena nasipa iltunganak naa tenetumo iltunganak naa lasima peosh empisha . Amu ore oshi enaas ashu intokitin naiko ,iltunganak peosh empisha naa etumo iltunganak too siruai , neosh impishai , iltunganak lolakwanikino ashu iltunganak loota ene baikino , ilalasherak onkanasherak nemetaanikino , elelek eema oltungani tenkop nalakwa, nintadamunono. Ore ina pisha naa ekintadamu ilo sirua lishomoito, nikincho kumbukumbu einoolong apa niboitata wilo tungani e niaku naa ina oshi pidol iltunganak eosh impishai tenkata osirua , peitadamuno ntokitin arashu lolo sirua ashu enkata natulusoyie injere inji apa kinkununo inji onji.

Aaa ore taa ekununo ji naa ore aa oshiake iltungana ata nkera naangar kina, nkera ekitok nabo naa, meeta oltungani lemeeta epukunoto anye ashu orkuak leny. Neaku saa ingine pee idol irbanot too wujitin etumo netoni iltungana loo pukumot napisipasha, naa eisuma neyiolouno irkuaki neyiolou oltungani eee enaikununo ashu experience nitum oltungani etoki naji exposier Eeh ashu engeno nagut naaji nimiata naata elde likae tungani.

Eh ore tee embae naiko iltunganak pepuo toolainini oipankaro ashu toosiruai naa ore entoki edukuya naa ore ninye iltunganak naji tenaa enkaputi etiiki , osirua le nkaputi naa toolainini engamuni iltunganak , nirorokini ilaputak tolaini eeh. Naa ore isababuni naiko nejia naa keji pedoli iltunganak inkomomi , neyiolounoi ee naa ina kata ninye naa e olaini arashu iltunganak aitobirari ata tenaa enkinosata endaa nitobirari iltunganak too lainini ashu torkererin nepuo naa anya endaa tetaratimu eitu naa epuo iltunganak aisongamana ashu arumoro.

Ore taa pee eidikidiko ingarin tenepuo osirua naa ore sababu naidim atejo ninye naiko ingarin pee eidikidiko pee epuo osirua, naa ore duo naaji teneipang'i matejo duo naaji example, tenkata e kiyama, ore naaji pee eipang'uni te nkang' oo entito , epuoitai duoo enkang' oo olbarnoti aa ninye duo oyamishe, naa enetipat oleng' teneiriamari ingarin tenebo, amu osirua naa nemekweti, nemeatai mashindano, nepuoi te embarakinoto, neiriamari inaduo garin naa amu olorere obo ele, ashu iltung'ana le emurua nabo ashu le enaduo masho nabo, neiriamari naduo garin egira aidikidiko, metabaa naa naji ana nebari enkang' osirua, pee etumokini atang'amu lelo tung'ana te enkata nabo pookin, peyie eidapashunye, amu ina kata naa eng'amuni iltung'anak moo oboobo.